Mondo mi ng'ato otim tijni eki maber ahinya, nyaka obed gi ng'eyo mopogore opogore gi lony moko mang'eny. Mokuongo, nyaka ibed gi tools bende ma mondo mi itimogo tijni eki, nyaka ibed gi gik machalo kaka jembe, sururu kata mana beti nyaka ibed godo. Koro mondo mi ichak tijni eki inyalo kao beti ni no, tidhi ing'ado go yiende moko ma aneno ka jogi eki ochuoyo, basti bedo ng'ama ong'eyo pimo spacing maber mondo mi itim tijni eki mabe. Koro ng'eyo mopogore opogore gi lony, mago be nyaka puonji mondo mi ine ni gima itimo ka chieng' moro opo okalo ndalo moko to obedo gimoro maber ahinya ma kata ka ng'ato oneno to ng'ato nyalo puoyo.

Tich muneno kae ni eki en tich mar pidho alode gi fruits moko. NIkech ka kwang'iyo maber waneno ka jogi eki gipidho alot mar sukuma, kende e bathe kucha chande be opidhe alot kido moro machielo. Tijni eki nigi nengo mang'eny ahinya nikech tijni eki samotime e alworau moiyo jo alworau no chiemo mapile ka pile, nikech alot en gima ber ahinya ne ngima dhano kendo nyaka chame pile lka pile. Omiyowa nutrients moko e del machalo kaka vitamin. Koro sama japu ng'ato opidho opidho ti otimo tich machal kamae eki omiyo jo alworane chiemo ma pile ka pile, kendo tijni eki bende miyo japur no eko pesa ma onyalo timogo gimora gimoro e ngimane sama odhi ouso alot ni eki e chiro. Koro tijni eki en tich maber ahinya kendo anyalo kono jogweng'wa mondo omed timo tijni eki nikech en kod nengo ahinya. NIkech obero ngima japur kendo obero ngima jo alwora kama japur odake, nikech gichiemo maber kendo giyudo nutrients maber ma vitamins kokalo kuom alode ma opidh kae gi eki.

E kinde machon wuonwa nohero timo tijni eki ahinya, kendo wuonwa ne en japur ma ong'e ong'ere ahinya, nopuro cham, opuro alode kendo dhok be ne opidho. Ma a kaeki waneno ka japur ni eki en opuro hoho. Koro wuonwa ndalo mane opuro, nopuro kendo pesa mane oyudo kanyo ne otero wa godo sikul mwa somo kendo sani eki wadongo. Kendo pesa mane oyudo kanyo ne otimonwa godo gik mang'eny mabero ngimawa. Ninyieo nwa godo chiemo, onyieo nwa godo lewni, school fees bende ochulo nwa godo mopuonjwa ma sani wadongo. Koro ema omiyo tijni eki an ahere nikech wuonwa tijni eki ema ne otimo ne onge kumoro amora mane ondike, koro pur e tich mane onyalo timo mondo mi okony godo nyithinde. Koro tijni eki okonyo ji nikech obero wuon puodho japur kod anyuolane bende gi nyithinde kendo ngimani bedo maber, ok ibed ja kwecho sama itimo tijni eki nikech in gi kuma iyude pesani moro minyalo konyo godo nyithindi mikonyri godo, itim godo dwachi moko mang'eny mag pesa.

Sama ineo gima chal kama a , pachi nyaka ring kuma bor ahinya nikech pachi nyaka par ni ng'ama ne oloso gini eki, gini eki olos mondo mi olos olok ngimane, kendo oyud godo pesa ma onyalo timo godo dwache. Koro sama ineno gini eki, nyaka pachi bi nang'o gini eki ng'ato olose mondo i otim godo dwache moko oyud godo pesa moko nikech ma en pi en tich mar pur, kendo ng'ani eki opuro alode moko kaeki maber. Kendo opuro pur ma nyasani mitiyo gi mashinde moko man gi lony mang'eny ma ka ipuro godo to keyoni bedo keyo mang'eny ahinya. Koro gini eki ng'ama opure, opure mondo mi olok ngimane gi familia mare koda kata mana nyithinde onyalo tero godo sikul en be onyalo nyieo gire moro kata onyalo yao godo biashara ne moro mondo mi otim mondo mi ngimane obed maber, pile ka pile ka okonyo godo anywola ne gi jok ma odak e alworane kendo kamano kamano .

Mae tich ma kitimo to inyalo yudo ber mangény ahinya. Nikech maa, en tich maber ahinya, en tich mar pith, kasto kisepitho koro waste modong' ichoko kumoro achiel to konyi e timo tich machielo. Inyalo miyo gi dhok, kata anguro mondo omi ochamgi, Kendo sama imiyo anguro chiemogi dendgi dongo maber. Kata chiae moko kipidho to imiyo chiemogieki, dendgi dongo maber. Koro omiyo tijni eki kitime, ber inyalo yudo mangény, inyalo yude pesa, inyalo pidho godo chiachi moko, ma gidongi, ma chiachigo chieng moro nyuol, to bende mii mana pesa. Ginbe gimedore, gibedo mana mangény ka ginyuolore.

Mondo mi ng'ato otim tijni eki maber, nyaka obed gi ng'eyo kod lony mopogore opogore. Nyaka obed gi tools bende ma owinjore nikech ka a kitiyo magi eki machine ma nyaka ibed nang'o ing'eyo operate machine ni eki kendo inyalo operate machine ni maber. Mano gima inyalo puonjo ng'ato kata ng'ano nyalo wuok to dhi somo, kosesomo to kobiro to koro en gi skills manyalo konyowa e timo tijni eki nikech ma a en machine ma nyaka ipuonj ng'ato kaka inyalo tiyo gi machine no eki ma ong'e. Koro tools bende nyaka ibed go maber mowinjore mondo mi itim tijni eki gi lony moko mopogore mano minyalo som kata minyalo kon ng'ato to neno to timo. Koro ma e gik ma nyaka mondo mi ing'e mondo mi itim tijni eki maber kaka waneno kae ka kaeki, poa kendo kaeki en environment maber ahinya ma ng'ato ka ng'ato nyalo gimbo mondo mi obed e alwora ni eki.

Kaeki ka wang'iyo maber, gik mang'eny ne nya timore. Ka wang'iyo chien kucho chande waneno gari moro, basto gi mbele ka a be wanen ji moko, ji mang'eny ahinya kendo gima jogi gitimo ka a, jogi eki keyo. Gikayo puodho ni eki bang' ka ne gisepitho ma koro sa ochopo mar keyo, to kagise keyo, gikao to gitere e gari chande. Basto chal ka gima gikayo no eko itero e chiro kendo idhi usi basto kose usi to pesa no eko inyal ti go itimo gik moko machielo. Inyal chulgi godo kata wuon puodho be nyalo kata timo go duache mamoko, ne nyieo ne nyithindo chiemo moko maber kata lewni, mondo mi ochul godo fee. Koro ka a jogi eki keyo kendo jogi eki, gichalo jok ma ondiki mondo mi chie oka cham ma opidh ka a basto iketo e gari chande to itero kuma owinjore mondo mi oloke pesa.